En bichaini kegere Niton kegere Noton tinget nekimi koboti mbaret Alan KO birobiri mbaret oli kiyoita boishoni imuch kemwa kele achek chekeboishen mugombet Alan keiboishen human labour kora imuch keiboishen choton ko eik en imbaret konoton keguren ax floor konoton kotiyengei kora imuch keiboishen en imbaret neo neite elemoite koik Alan Mimi kit age neter tinget kobotis AK kora boishoni ko kararan kot mising niboishen tinget kouni koboti komnye ngungu nyek ite ngweng komnye iwiki kora ngungunyek ngunon kowek orit asi chemi ngweny kowek Barak ko yoe mbaret ko Karanit komnye AK ngiboti koigu Roisi en ngolset tab tuguk ko baishet tab tinget imuch kemwa kele boishen mogorek amun tinget komoche mwanik chechang moche kora Chito nikikinet ele kigetito tinget komwa ale Karan tinget amun iboti imbaret neo yekimwa kele kobaten eik Iker Ile kararan tinget kosir eik kora ngap iboti eleo kora kosire kimnotet tab Chito amun iboti eleo akobaishen mwaita kegere kele kararan amun imuch kosir bik chegete AK bik cheyando

Ngiro eng yo kekere beek chemi ole kakipal anan olekakitengan eng yo imuch kemwaa kele yekiro koroi korok ko kit netai much kekure eng kutit ab kingeresa noto fishpond asikoelewan chito yu koimuch kemwa kele kaa nebo njirenik yu kokanai ale mi njirenik chetesei tai eng yu komochei kebai njirenik eng onet yuto kora eng taban yun kekere kele mi bandek kikere tukun chechang che much kemwa kele intercropping eng kutit ab kingereza amun sikonyur chichi chi nekayai kit nekikuree diversification asi ngomemuch inyoru eng koret ake inyorune bandek imuch inyorune ngwek imuch inyorune ketik anan inyorune kora njirenik kora yu kemwoe kele Chang piik chenyoru boishonii amun oo kasit netesei tai ana Koo boishet netesei tai eng yu mi nebo kerib njirenik mi kora nebo kerib bandek mi nebo kerip akot ketik ikere Ile nyoru chitugul bishet eng yoto kora eng yu kemwoe kele kinyoru omitwokik chechang chetoreti kekirinda anan keonda ngalek ab rubet eng kokwet anan ko emet komugul komwoe kele kararan nguni yu amun toreti kopur emet anan kotebi emet eng okwoyet nekararan